Icicio cia ndigito nĩciteithĩtie gĩthomo gũkũ Kenya, tondũ thikũ ici okorwo nĩ thimũ cirahũthĩra icicio iria citakoragwo na manegene rĩrĩa mũndũ aracitũmĩra, na icicio ici nĩcikoragwo na wĩra mũhũthũ mũno ũkĩringithania na wĩra wa tene ũria matũmagĩra okorwo nĩ thimũ cia batoni okorwo nĩ kompiuta cia batoni rĩu ũgakora rĩrĩa mũndũ aratũmĩra okorwo nĩ thimũ kana nĩ kompiuta ya gĩcicio ndarĩ na manegene ũrĩa ta rĩngĩ ya batoni ĩngĩkorwo na manegene macio.

Thirikari nĩĩbangĩte mĩcemanio mweri-inĩ wa ĩnana, ũrĩa aarimũ arĩa mathomagĩra gĩthomo gĩa technology, mabatiĩ gũkinya mũcemanio ũcio ,nĩgetha marutwo ũrĩa megũtũmĩra okorwo nĩ gĩthomo gĩkĩ kĩa ndigito kana macini cia ndigito. Okorwo ni kompiuta marutwo ũria marĩthomithagia arutwo na raputopu iria cirahũthĩka mathukuru-inĩ. Ningĩ mathukuru no marerwo mandĩkithie indo iria citarĩ kuo cia gũtũmira ndigito nĩgetha o mwana o mwana akorwo na raputopu yake.